Kore neikoni tenetayuni olng'ash oipirrta ilng'anayio leishoi, naa teneyau sirkali laisiyaak le biotisho eishoi atua lorere meetu naa ninchee aiteng'ene nia murrua poo otum ltung'anak atung'ai long'ash.

Kore enikoni teniteng'eni intomonok, njere enetipat teneitanak inkera omeitabaki ilapaitin ile, naa teneipotori seminani, intomonok natunutate, tenaa si natiishete, nepoi naa aisho ninche ina kiteng'ena naipirta nkitanaa enkera enche.

Kore enikunu tonotumi irng'anayio leishoi temurua ang',naa teneyieu naa iltung'anak esupatisho nayau irng'anayio leishoi. Na kore enyamali naimaritae, ipirta intoiwuo, naa tankaraki kekumok iltung'anak lemeeta ina ng'eno, naipirta naa irng'anayio leishoi, odupoto nayau ninche.

Kore enkoitoi sidai naiboorieki indamunot torrok, arashu si igolikinot torrok, naa tenioru indamunot inonok, atua ntokiting' naijo nena, ninyotito aas esiai onkaik, amu kore oltung'ani pooku keasita likae siai, nemetumoki naa aiputa indamunot torrok atua olukunya lenye.

Kore naiko tanaapare nyamalitin naa tanayia ilchoreta tana sii iltung'ana duake le marieyi naliki ajoki kaimarita ana nyamali naje pa apoo naa ninche sii aretuu naa. Naa koloo naa enia ntoki areet ltung'ani amu muuo naa apiik ndamunot oleng atua enia nyamali tang'araki eiyelo naa ajo areet olmarieyi tana sii ilchoreta.

Kore ntoki nayau emooto eokoto oorkiek oitemerisho, naa tenang'as ltungani aaku kootum lolo olkiek oitemerisho te mbei nalelek nanyayunoi, naaku kore naa pootum te mbei nalelek nopoo naa aaku kedupaa ainyayu. Kore sii sipitalini emurrua nikitii naa keeta naa ninchee nkotoi nee nairetee lelo tamoyiak amu kepoo naa apiik ninche ntoki naji counselling tana sii rehabilitation poo opo naa ninchee aibelekenyu nenia oitoo neng'ua lelo lkiek oitemerisho.

Kore nkoitoo sidaan naidimi atusuj peyie eiteng'eni ltung'ana biotisho o ndamunoot, naa nodukuya naa pee ang'asi aaku keisomi nkerra taangu preimaria enia nkisoma e ndaamunoot. Nepoo sii ayau seminani atua nkishuu meiteng'eni ltung'ana enia biotisho e ndaamunot. Tanaa sii poo opoii ayau laing'eni le biotisho le ndaamunot metaa ketii nenia sipitalini naatii nkaulele pootum naa ninchee ateret ltung'ana tenia biotisho enchee o ndamunoot.

Kore ntoki naidim atejoo teneiteng'eni nenia sukkulini biotisho o damunot, naa ntoki etipaat enia nalo ayau maendeloo elo sii arishe nkerra nenia moyarritin eo damunot eton eraa nkuititi.

Atooko lakrrding'ai oo lmakutikuti oo seepei naa kaata apaa nyiakata maleria naeku taa nepoo naa ninchee areet naishu nia moyian.

Kore naiko pee ariip kewon e moyian e Covid-19 ,naa kaapal nkibung'ata e nkumeshiin, nkonyek , o nkutuuk niloo sii aaku te nkatitin pooki iituuk enkaiik to sabuni te nkaare narukoo. O tinimieta sabuni nitumia olchani oji sanitizer.

Koree inko peyie irr'ip kewon te moyian e covid-19 naa koree pinining' idim aajo ieta nia moyian ikweet sipitali nikimpimi ldakitarini tanaa ietaa niloo naa mikinchorii ldawaii kaake tinimieta sii niloo naa ashuj' nkooto sidhan naatua aituk ng'aik tee ng'are o sabuni taana tee sanitizer nimitoki aibung' koon ngumoshin, ngutuuk taana ngonyek.

Kore nenia moyiarritin torrok yiolot te nkopang naa maleria tanaa si nkirewua, olntikana tenebo o moyian e sukari naa.

Kore nyamalitin nagira biotisho aimaa te murrua ang' naa tenebo o sipitalini nemetii ilkeek ,osii laita laisiayak le biutisho naa tenenia sipitalini.

Kore ing'olikinot sapukin naagira iltung'anak aimaa peyie megira atum ebaare sidai, naa tenebo omtandao le SHA, lemeesita esiai, osi iltung'anak lemeeta impisai napuo alakinye ate biotisho tesipitalini.

Kore neiko sirkali tenebooyo emoyarritin naa teneyau chaanjoo meetang'asi areem lorere te moyianitin naata chaanjoo, nopoo si ayau laing'eni oponu aiteng'ene murrua metaiyelo nkoito naiborie moyarritin.

Kore enyamali sapuk too sipitalini tena rishata naa olmutandao le bimaa naji SHA. Lemekore naa eas esiai naaku kepoo iltung'anak sipitali kore paaku mieta mpisai nilaake naaku naa mietum bayare.

Kore moyian sapuk naiyiolo naa maleria tana sii nkirewua. Kore naikoni tenebuori maleria naa teneiraang' iltung'ana eitoiboree eneet', nedung'i nkujiit naijilita nkaji, neibukori nkairiak pee metuum naa nkojong'oni ng'oji neiki nemeitoki naa anya iltung'anak amu ninye shii naanap enia moyian e maleria.

Kore moyian natuum nkishu oleng te murrua ang', naa moyian najii noo olkuluup. Kore olkuluup naa keiboori teneshori nkishu nchumbii. Oteneboo sii neirisheki nkishu nkaariak natooko nkishu naata ninchee lkuluup. Teneboo sii otene pootuni laing'eni le biotisho oso mootum areem nenia nkishuu

Kore to sipitali naijo kuna ake nkuititi e nkaulele, nemeetum ilkiek le moyarritin naijo esukari arashu presha. Kaki kore pee epoo iltung'anak erifaral naaku naa keinoot lolo lkiek lo nenia moyarritin.

Kore neiko laing'eni le biotisho peyie eibooyo oltikana erishata nanotoki te sipita emurrua, naa tenepoluu naa ashoo ltung'anak oldewai tana lkiek oibooyo nia moyian teneboo sii okiteng'ena oltung'anak to nkotoi napoo aibooyie oltikana.

Kore neiko ilaretok lebiotisho peyie eretu intomonok naanuta o neina sii naatoishote, naa kepuo naa ninche aaliki inaihusu indaikin sidan naapuo aainos peetum biyotisho enche atisidana, o noo nena kera enche naanapita toonkoshuak o nena sii naatoyuwutua

Kore nkoitoi naidim nesuji peyie etum inkera pooki baare neisulaki nena natii irpukeli, naa tonolo naa sirkali aya sipitalini iwuejiting pookin, ata mpaka irpukeli, potum naa iltung'anak atum ibaare.

Kore neiko intoiwuo te murrua peyie ebik inkerra ee abiot erishata naponu imoyiarritin, naa kopoo naa ninchee ariyianu taa ndaakin naishoree inkerra tenebo si oo lkeek naishoree nenia inkerra.

Kore lkuak loo ltung'anak eipirta ilng'anayio le ishoi te murrua ang naa atonyorratie ltung'ana ishoi e sipitali, o ishoi sii naaku laaramatak le biotisho orikoo.

Kore batisho nayau erishata olamayu, arashu inkariak sapukin tolosho le Kenya naa keeta naa ninchee nkuesi natii naara atarini, naidim nearr ltung'ana. Nopoo sii audung'o ltung'ana pee meebaki ntokitin naijo sipitalini tolosho le Kenya.

Kore kiteng'ena natii ena sipitali e murrua ang, naa kiteng'ena e ndaaki nainos ltung'ana teneboo sii o kiteng'ena e nkotoi naiboreeki moyarritin.

Kesapuk enkarriano eyaunoto ereteto e biotisho naa kore nyamalitin naatumoreti naa teneboo oltung'ana lewuen apake aa olkiek le ang' anyorr aitudutie olkiek le sipitali.

Kore eretot naatumi eton ibaya sipitali tolosho le Kenya, naa kore ing'as lelo ltung'anak le murrua arotok le biotisho neeta ninchee kuutii lkiek likinchoo naijo doo noo painkiller naa kore neikunari murrua ang' naaa ninchee nei eipotii meata ewuen atuibaya sipitali niking'as naa ninchee ashoo kuutii lkiek lokuoru naa miiyoon.

Ore oshi oshi orng'ash oata iltung'anak eipirta emoyian ebiitia, naa kejo ninche kore emoyian ebiitia na emoyian natediakaki oltung'ani, na kore enikoni tenitaun, naa enkiteng'ena sapuk eyieu iltung'anak, miteyiolo ajo me emoyian ena naaku noldeket, emoyian ake naewuo.

Kekumo inkolong'i naatae enkiteng'ena enkibooroto emoyian oltikana te kopkop tolosho le Kenya, naa kore oltung'ani orikoo, naa laasak lesiai le biotisho, le, nena sipitalini natii inamurua.

Kore neikunaa ereteto eimu simuii te baare emoyian naiyioloti anaa TB tolosho le kenya, naa ketaa kore ltamoyia le TB mee lasima poopo eton te sipitali lolo apatin abakitai kaki kewasiliana ake ninchee oldaktari lenye neook lolo lkiek otii ang'.

Kore nkiboorot naatum llaasak le biotisho te murrrua egira aiteng'enisho te kopkop tolosho le Kenya, naa enia naaku metii na seriani nenia murrua nkatitin pooki.

Kore niko mpalai e Linda Mama teneas esiai, na kolo naa ajoki lolo tung'anak le sipitali, meishoo enkitok inia naata ina palai, biotisho eishoi, nemeeta entoki nalak.

Kore ninko tinimpotu eng'arri oltamoyiak itii ang' enkata ninoto enyamali, naa tiniosh naa e simu aoshoki enia ampuni o iltamoyiak teneboo sii aoshi laisainyak lo biotisho otii ninchee nia kop natii ng'arri meeu naa nia aari aretu ntai.

Kore enikinko tenikiponaa enkiteng'ena oltikana tenebo onkoitoi naiboorieki, naa teneshoruni ilaasak lo siai le biotisho, kumok mootu atua lorere potum na ninche aiteng'ena emurua.

Kore neikoni teneboori emoyian e orgoo yioloti enaa TB to murrua, naa teneorr ltung'anak emanyaat enchee nebulii sii nkajijik dirishaani .Nepool sii ltung'anak ldirishani lo ng'aari teneaku kekumook ltung'ana.

Kore esiai lokioma le NACADA egira akordu lelo oimina torkeek oitemerisho, naa popuo na ninche autaa olosho le Kenya, tombaa naipirta irkeek oitemerisho, arashu onkoitoi naidimi atusuj peiboori naa enkitumia ololo keek oitemerisho.

Kore emuratare ontoyie, naa kolo na ninye ayaki nkera nyamali, enkata napuo na ninche aas esiai le familia, yioloti na anaa siai le nkitok orpayian. Teneku si nyamali na nkata najo shomo toisho ina kerai namurata.

Keetae olchani le moyian enkoshoke tesipitali kedede. Na kore eninko tenitum, na teninyototo nilo sipitali, nilo niliki olkitarri, ajoki kaata emoyian naje, nikincho naa ninye elo shani lenkoshoke.

Kore edupoto naitushulieki enkiteng'ena eishoi tenkisuma esukuul, naa polo na ninye arrerren nkera naisuma, pa ntoyie pa layiok, mapeema potum aaku kore pebaki kenya nkata naaku neishoi enye, neeta na ninche nang'eno.

Kore enkotoi naibalunyeki peyie eiboorike emoyian e mirrika, naa tonoboo o familiaa lpayian o nkitok naa tonopoo naa ninchee aaku keaminiana. Nemepoo sii ninchee aing'urr naake boetie tedee auwa nkulee ltung'ana. Kore sii to ltung'anak letuu dook eamaa nopoo naa ninchee aitumia ntoki naji protection tana condom tenoboo naa aas lo siaai.

Kore osiai lokioma le KEMRI tolosho le Kenya, naa peas naa ninche ejurrore orkeek, tenebo si onkae utafiti ake duo nausu irkeek, le afya oltung'anak. Tenaa le biotisho.

Kore nikiasita puukutum aibooyi emoyian e ebola natuning'oki naa ajo ketii enkwapi elaatia, naa peishore ng'as ltung'ana ng'eno naa enkisuma ajoo kanyoo dee eji ebola kaakwa lburaburr lenyana naa kwakwa otoi aiboreeki.

Ekore ena naa enkoito naboo naiboreki eishoi, iyeloo etii enaa ne family planning naitumia naa nkituaa nemeyeu neishoo tenia nkataa naje.

Kore neikoni teneponari e sipitali e Jaramogi Oginga Odinga teaching and referral hospital natii orkereng'et le Kisumu, naa teneloo naa enia sipitali aponoo meetumo e buranchii te nkulee toonii metaa mee Kisumu epeny etii.

Kore pee eitanapishe sirikali peyie otum pooki ng'ai olchani le Covid-19, naa tang'araki kore ana moyian e Covid-19 naa keaatari oleng naa kore ltung'anak otumo elo lchani naa keduup sesen atarere emoyian e Coid-19.

Kore ntoki nagira aasa naa odaktarii le ishoi oing'oririta te mashini enkitok natunutee enamuna naendelearita enkerai teatu nkosheke enye.

Kore enkolong nataasa esiai e mosoesi e rubaat e sesen, naa apa king'uranita empira. Naa tang'araki kore laing'uranak lo mpira nenere ninche meeta keeta masoesi e sesen.

Kore ntoki nalotuu ndamunot tanadol ena naa napaa kaata epa etai olmeitia le moyian e COVID-19 eya kore ilkitarini naa kishopo ena naa nkishopoo nidolita tena pichaa.

ene tipat pee ilo oltung'ani ayiaya ebare tesipitali tengaraki ore naa tesipitali ,naa keetae engariyiano sapuk tolomon oipirta naa ebare emoyiaritin naapashipasha.

Enetipaat tenoo ltung'ani aiyaa biotisho o baare te sipitali, tang'araki kore te sipitali naa keatai laishaayak le biotisho oata nkariano sapuk oleng naihusu baare.

Enetipat okoto o lkeek te nkopang tang'araki kore lkeek le sipitali naa keituburuaki ninchee te nkariano sapuk. Naa keeta si ninchee uweso natibunye tanaa natibunye moyianitin napaaspasha.

Kore ntoki nadamu tanadol ena siai, naa enkoong' epaa nashomoo aipim e moyian e maleria tanaa si enkirewa to sipitali naa.

Ore entoki nagira aasa tene, na oltung'ani oton tolorika, taatua wueji nalio ajo nkaji oshi naipimieki iltung'anak moyian ebiitia, yioloti enaa VCT.

Kore naa niiko piisum iltung'ani pee eiyelo esiai eremoto o ntamoyia, naa tonolo naa ninye suukul e lomoon le biutisho neisom naa ilkitaarini esomisho teenia sipitalini e biutisho elo omoon oipirita biutisho.

Kore ena naa empisha naitodolu lasiayak le biotisho otii ninchee enkutuk e sipitali najo Sinai naa kore enatipat nayeu laasiak le biotisho naa kopoo naa ninche aponuu eng'eno e biotisho. Nopoo si aretu lorere meiboi moyarritin napaaspasha .

Enetipat teneshori enkera naara ntoiye eeh nkilani naji sanitary towels teng'araki kopoo naa ninchee aisaidia ninchee nkaata napoo ninchee atuum eeh nyakata sii enchee e lapaa. Pea epoo naa ninchee aata nkariyano netuum sii aaku meiwua suukulii teng'arake enia nkitii nyamali.

Kaanyor ena bayi amu kore pee loo enkitok natunutee sipitali. Noo naa ninye atuum baare. Noo sii meiteng'ena olnkitarin eipirita enkotoi naisuuj pee otumoo atilikoi biutisho enye tenebo onie eno nkerai netoon etoyuuni.

Enetipat peya oltung'ani enkerai enye meishori echancho tenaa si baare tesipitali, tankaraki kore nkera naishooki chanjo ,na kopuo ninche abulu eata biotisho sidai, narishie moyiaritin naaponu.

Kesapuk elamai e mutandao o tv lelimunoto oolomon, naa teng'araki kore naa mutandao na kelimu ninye olomon te ng'atitin pookin kwaarie o dama. Kaki kore tv keeta ninye emudaa fulaani naaku ketang'asi naa taarifa.

Mearriyia oleng' lomon loing'ua mtandao ,na tankaraki, ketiii iltung'anak opik ake ilomon lesapare, enaa lemesipa omtandao, neeku naa mearriyiak oleng'.

Ore ewueji nikitumie ilomon lenkisuma tesukuulini eshumata, naa omtandao sanasana le WhatsApp ,ole Google ,na keeta ena ereteto sapuk teyiok, tenkaraki ore tenimiata duo ninye, neeku elasima piilo olaibrari ayiaya naa lelo omon lenkisuma.

Kore enduata ai tenkaraki inasuntai natusulari, naa kenare nepuo lopisaani lenchatata ankajijik eserkali, tanaa si lesirkali ekaunti, aduaya enchatare ankajijik, pemepoi naake atum iweiting' naijo nene naaku kasulari sunta iweiting' neteshetaki.

Kesapuk enyamali natum omurua, tenkaraki enkienata osukuuli tenkaraki nchan natasapuka, naa koree taa enanyamali, naa tankaraki ketii na nenakera siadi, menyonyukore nche nkera onkulie luboto enkop, napuoto ake sukuulini.

Kore orarioti oning'o duoo oleng taata to lomon le taata , naa ebaye natejoo naa sirkali kopoo naa ninchee aduaya ramatare e nkanisani tang'araki enkanisani natupukutua naaku keisiling'i ajo e kotua naa napaa e Shakahola. Nemepoo ltung'ana anyia baare to sipitalini naaku keomonokini ake teatua enkanisani.

Kore sababu naitaa ng'eno nkitii oompala oolomon telelero, naa tang'araki etonyorratie naa apa olelero o mutandao. Naa kore te ng'ata sapuk naa mutandao ake etii ninche to simui. Naaku naa meedol ninye dupoto tenesomo oolomon to mpalaa. Kaki kenyorr lomoon otuum to nkoitoi e mutandao.

Kore lomoon likinotito deet laiitisha oleng naa enkirang'ata tanaa sii ekeyaa ya askofu kitook e nkanisa e katoli oji naa ninye papa sinyaati te nkaang' e Rome to nkop o musungu.

Kore ilomon det laibung'a iltau oleng',naa ilomon oji keetae efamilia tenaa si ormarei, otaraki iltung'anak sa apejoo, tenkang' e Siaya teidialo naa e Nyanza.